Ore entoki nadolta tene wueji naa ore ene naa enkaji kitok olturur le siasa le Jubilee, nadolta sii em bendera ilo turur le Jubilee, nadolta sii em bendera e kenya oloshol lang' le Kenya. Ore sii enkae toki nadolita naa adolta olama olama loitumiai ai tambulisha ilo turur, olama lenye oi maanisha tuko pamoja.

Ore ntokiting' naaji naas pee aitau osotua tiatua ormarei ashu tiatu ilchoreta, naa kaipotu lelo tunganak pokira logira aara, naipotu peetoni neiro nening'uno. Ore sii aitoki naa kaidim aipotu oltung'ani lemeyiolo kulo tung'anak pokira loogira aara, pee elotu neinining' orkesi nelimu eneikoni teneirekebishae duo makosa, amu ore inakata meyiolo ilo tung'ani kulo tung'anak pookin, kulo tung'anak pokira aare keeku meeta ilo tung'ani shoto, ore sii aitoki tenaa naaji korkesi sapuk enaa naaji empurore oonkishu ore naaji enaiko kajoki naaji kulo tung'anak pee epuo kotini pee enyae orkesi nelimuni ajo kainyoo eas pokira pee etumoki ajo keng'ae naata makosa naa keng'ae nalak olikae.

Kanyor taa nanu ena baye uber kanyor uber amu kisaidia oltung'ani peebaya haraka pee mitoton ake ayanyu matatu ni. Matejo tenaa tenkitanyanyukoto kaloito esiai tedekenya naishiliwe naa matatu ni ajo paa e matatu ajo paajing' naa ore naa e matatu keton aanyu miputa o miputayu iltung'anak o miputayu e matatu peeetum aipang'a. Kake ore ena uber ijing' ake yie ira openy nijing' ake nekintabaiki ewueji nai niloito. Ore sii aitoki ajo kanyo paanyor uber naa meetai enkiding'a te uber amu tenimpotu eng'ari nikilotu aya iyie ake elotu aya openy. Ore too matatu ni keetai enkiding'a amu itonini naa o iltung'anak tomon oo nkuan ashu ninye ashu ninye amu ore oshi taata mekureoshi tataa ninye izi ngatia i njeriani orbaribara niputi ntae nepiki ntae irara kumok, neeku inding'ang'a tiatua e matatu. Ore e uber meetai enkiding'a amu iye naake openy, iye ake olderefai, naake isaidia ina peeku oltung'ani comfortable peeku oltung'ani comfortable egira alo ewoji neloito.

Ore torkerenket le homabay amu ore oshi nkauntini pookin keeta ore orkerenket pookin keeta koti, ore tina tilo kerenket na keeta koti natii nakeji homabay high court koti kitok natii.

Ore torkerenket le Kisumu keetae isipitalini nabakieki cancer. Ah nesirkali o sipitalini olopeny. Ore nabo esirkali naa, Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital. Nitokini si ata Kisumu hospital. Ore sipitalini olopeny, keetae enaji Sinaji Clinic, nitokini si ata Agha Khan hospital, nitokini si ata enkae naji, nitokini si ata enkae naji Faremont hospital. Kekumok sipitalini e cancer natii Kisumu naa embata enye nena natejo.

Ore enkigerore naya enkata naado, naa eneinoto. Ore too nkopisini esirkali empalai einoto naya enkata naado alang' ene keeya. Naa ore naaji eneikoni pee eibekenyi ina naa, pee ifinzae ilaiguanak pee etengeni ilaiguanak le murua loo murua eneiko peeya iltunganak nena pala, pee meeku ake kelo kilamutu inkopisini ekaunti, amu keeku naa iltunganak kumok naa ore eneeku iltunganak kumok neeku keya enkata naado peetum oltungani empalai enye. Ore sii ai toki naa pee eitengeni iltunganak esidano niyayie ina aldasi asioki pee miyaku ake teniyieu teneeku keas enkarai entemata enkilasi eisie, inakata epoi aingoru. Amu keya naa enkata naado.